Amosi ahinya kendo ageno ni ngima ni ber .Utalii college nitiere gi chenro mar certificate kod chenro mar diploma e food production kod hotel management. Ka ng'ato dwaro timo certificate to onego bed ni noyudo alama mar D plus e penj mar KCSE to kodwa timo diploma to onego obed ni noyudo alama mar C- kata malone .Onyalo bdiko yinge e yoo mar mbui wa ma en www dot utali college dot ac dot ke kata biro e sikul achiel kachiel . Utali college kawo jopuonjere diriyo higa ka higa ma en dwe mokwongo to gi dwe mar abich. Ka in gi penjo moramora to inyalo luwo gi e ofis mandiko jopuonire kendo wabed ka wakonyi erokamano ahinya.

Jal moro amora ma nigi lowo ma oyute, nyaka rit chike mag KRA mag mag chulo osuru. KRA ni gi chenro ma idendo ni Monthly Rental Income ma en gima ji duto ma yudo omenda e yo mar bedo wuon ot ma ichulo dwe ka dwe nyaka lu. Chenro ni en en chenro ni en abiriyo nukta abich percent kuom pesa ma iseyudo e kinde mag dwe, e kinde mar dwe. Ka ngáto dwa timo weche gi, to idhi e yo mar mbui mar itax portal iketo nying wuon ot, iyero kuma ondiki ni file rental income. Chenro ni inyalo tomo e lipa na Mpesa to bende en gima nyaka to itim tarik piero ariyo mar dwe ka dwe. Koso mar luwo, ki ti, ki koso ma ok iluwo ma ok iluwo chikni to nitiere kaka iboyudo rumi.

Donjo e chenro mar udi manengogi oyueyo koro yot ahinya. Gima okuongo en donjo e mbui mar www.boma .yangu.go.ke kata inyalo diyo star aboro adek ariyo hash esimbi. Mar ariyo en ndikruok mabende nyaka inyis kipande, kipande ni , pin mari mar KRA, nambani mar sime gi email ni, kaeto iloso password ma ibiro ga donjogo e website ni. Mar adek, indiko ot midwarono, kama iduare to bende gi oboke manyiso ni in gi tich tobende isebedo ka ichulo osuru eyo madwarore. Koro onego irang odni ni bende en ot maduong,' duong' ne bende oromi gi jogi, onyalo onyalo konyi eyo ma isebedo ka idwaro. To gima chielo ma bende nyaka ng'ato obedgodo e pache en ni onego ibed ni in jayuto ma kiwango mapiny. Onego bed ni in jayuto ma yutone ok okal siling alufu apar gabich nyaka alufu alufu piero ang'wen miya ochiko piero ochiko gi ochiko.